Ore enkolong' nataasa ena siai naa ore ena siai naa ene nkiremore oo mpoosho, arashu enenkiremore akeyie te jumla naa ore ena siai enkiremore naa esiai sidai oleng amu, keret oltungani too nkoitoi kumok, amu ore ene dukuya ore naaji enaa Kuna poosho anaa enikidolta tena pisha naa kegirae aitayu, ore egirae aitayu, kitayuni ninye naaji peenyae ainosie entoki naba anaa enainosieki, arashu kitayni pee eyae sokoni, naa ore naaji eyae sokoni, naa keyae apuo amir, nit oltungani iropiyiani inonok, ore Nena ropiyiani idim ninye naaji atabolie enkae biashara napaashari neme ena, ashu idim ninye, ore Nena ropiyiani idim aisumie nkera inonok arashu idim akeyie ateretie keon, tenkoitoi pookin naba anaa eniyieu oltungani.

Ore enewoji naake etii ntokitin naapaasha amu ore ang'as ketii iltung'anak, ketii olaibung'ita eng'amia, netii oloremito, netii oloing'orita ake aduaki. Naa ore ena amia pee eremotoi kelelek aake emuoi, naa ore emuoi keji piibori moyiaritin naa ore ele opisai loiwuo arem naa ole county government e Garissa. Ore etiu neija naa ore ele dakitari isumaya ninye ena siai eremore neeku keyiolo ataremo naaji enaa ena kamia aitobiraki. Ore sii ai toki, keetai oltung'ani logira aibung'aki. Ore ai toki naa lazima piinjop ntokitin oo nkaek ing'ira aremishore, ing'ira aremisho peyie mii miya ake moyiaritin too ng'uesin niyaki iltung'anak.

Ore embaye nanu naitiship tena siai naa ore ena siai naa esiai sidai amu esiai enkiremore naa ore enkiremore naa ene tipat oleng' tolosho pookin. Naa ore ena siai ore tenijo iing'or tena pisha tene woji naake etii ilopisaani loitasheki esiai enkiremore naa ore kulo opisaani kelelek aake eetuo aaret kulo tung'anak, nitodol ninye nkoitoi naayolou arashu ntokitin naidim ninje aatun ena tenkop enye oo naish o naanyor enkijape arashu enkolong' enkop enye. Neeku ore ena siai nee esiai sidai amu ore ninye teniremisho nae itum ntokitin kumok niasie niasie ntokitin kumok amu ore ninye entoki naba naa enituuno nae iindim atimira, arashu inya iyie oltung'ani enee endaa.

Ore tene wueji naa ketii iltung'anak aare oibung'ita enkiteng', ore ena kiteng' naa enkutuk naya tenijoing'or enkutuk naya naa ore kulo dakitarini loo nkishu egira aing'uraa enkoitoi naitayunye ena entoki natii arashu enaing'urari ena kiteng' enkutuk. Ore tenebaki ena kiteng' netumoki ena kiteng' aishiu naa kitee niendelea ake ninye adaa enaa oshi ake. Ore ake piishiu ore oldakitari lenkiteng' naake eeta eng'eno enye makeon amu mee pooki tung'ani loidim atabaa enkiteng' nemee pookin tung'ani loyiolo ataremo sii enkiteng'.

Ore ena siai naa iindim oltung'ani atayiolo tenilo aisumia ena siai naa tesukuul amu ore ena siai naa aisumare ake oltung'ani mee kwatiki pee itaasa ena siai naa ore tenewueji kadolita olopisaai obakita enkerr naa ore ena kerr kelelek aa kemuoi ena kerr naa ore naai enkoitoi sidai naibokieki ina moyian ina kerr naa pee ebaki neremi ina kerr pee eshuk naa emoyian eton itu eyaki nkulie amu ore naai kiidim ena kerr atotona tenewueji nitamuoi nkulie neshurtaki emoyian naa keeku naa ina kata hasara sapuk kiyaka iyie amu kelelek naaji niidim neye kuna tokitin inonok naa keeku naa ina kata hasara sapuk ishomo oltung'ani.

Ibelekenye ena baye te nkop ang' olegng' amu ore ena baye naa embaye sidai amu ore nai iyata ena shamba ino nae indim atuunisho tele shamba lino, niasie ntokitin pookin naaba naa niyeu oltung'ani. Ore nai teniunisho tele shamba lino naa ekiret ina unore oleng' amu ore ina peku nilo aun enaake irpeaek ishomo alo aun, tenaake mpoosho, tenaake nkwashen, nekilo aret oleng' na ore tenkop ang' ibung'a iltung'anak ena siai enkiremore oleng' amu etaa ore tenaa iyata enkop naijo ena enikash piirem niunisho peyie itumoki naa anoto faida naata ena kop ino. Ore etiu neija ore teniunisho nae indim anoto ntokitin kumok nimir, ninosie ninosieki dii ninye endaa. Neeku ore ena siai nee ene tipat oleng' teniibung' iltung'anak.

Etasapuka ena siai oleng' tenkop ang' amu ore dii taata enkop pookin naa teknoloji egirai aapuoyie. Ore etiu neija, ore ena pisha nadolta tene naake itodolu entoki ena toki e intanet, ore etiu neija ore ena intanet enintumia oltung'ani nae indim ninye aibrowsa nai neeku idol ntokitin pookin naagira aiendelea niyolou sii nitum updates pookin naa naji enaa niyolou entoki pookin nagira alo tolosho linyi arashu ninye too nkuapi eboo arashu doi ninye te dunia pookin. Neeku ore ena toki taata nee entoki naibung'itai oleng' amu etaa tenakata ore kila kitu naa teknoloji ake egira aitegemea naa.

Kesapuk taata ena siai te nkop ang' oleng' amu ore ena siai naa esiai sidai amu ore tenakata naa enidoolta ena picha tene wueji, kadolta laptop. Ore ena laptop, naake idim nai nkera e sukuul aitumia ataasie naa ntokitin pookin nayeuni naa te sukuul amu ore tenakata ninye tolosho lang' naa ore pooki enkerai pookin e sukuul natabayie akeyie enaa university, naa akeyeu ake ena mashini peetumoki naa ataasie ntokitin enyenak naa ore ena mashini naake eretisho too nkoiitoi kumok amu indim ninye ataasie esiai ino tene wueji tiang' tenaake aang' ake itii ane indim ake ataasie ena mashini amu iyie naa loota. Naa ore ena mashini, kifaa sii naa incharge amu keyeu enkima na ore sii ena toki naa entoki naretisho oleng' amu keyaku ninye milo aing'oru iltung'anak lekiasaki esiai loota ninje kuna mashinini amu iyata naa iyie makeon.

Ore entoki nagira aasa tene wueji naake etii ole obo logira abukoki olchani aitushul olchani, ore ele shani egirai aitushul kitushuli pee ebukokini kulo paek naa ore tenebukokini kulo paek ele shani naake eret ele shani oleng' amu keshuk moyiaritin naidim aibung'a kuna kuna kulo paek naa ore teneshuk naake epuku inakata endaa sidai tiatua ena daa natuunoki naa. Ore etiu neija, ore ele shani naake eret siii ashuk kuna mautik kuna insects naaponu aanya kulo paek. Ore etiu neija ore kulo paek teni tenindim tenidip aoto nae indim oltung'ani ayawa sokoni nilo amir arashu indim ninye ainosa oltung'ani te nkang'ino niindong' nintayunye enkurma ni ni nenya nkera inonok arashu ore nena ropiani nitum naa indim ataasie siaitin pookin naaba naa niyeu.

Ore taata serkali tolosho lang aashu tolosho le Kenya, naa kegira aret iltungana loomena, negira sii aret iltungana moruak, negira aret iltungana terweshi, too nkoitoi kumok oleng ,ore nabo kegira serkali e Kenya aaret iltungana menat aisho ntokitin naijo noo bursary ore nena bursary naa keisumieki nkera, negira sii srkali aishooyo keetae ropiyiani ooltungana moruak ,keetae larin laa tenintabaiki te Kenya naa keetae ropiyiani ningamu naa terishata ,ore sii aitoki naa kegira taata olosho le Kenya aret iltungana tarweishi naa too ropiyiani amu keishori ake sii ninje ropiyiani iltungana tarweishi naa ,neeku kegira taata olosho le kenya aretisho oleng neretito sii iltungana lemeidim ate menat naa too nkoitoi kumok akeyie pookin.

Ataasa apa nanu ena, enaa naa kayieu nayau imbatai enkang ang. Ore etiu nejia, ore ena bata apa payau nanu, naa kayau apa peisho, peeku kumok. Nore tanakata bata nabo naija ena tenidol, naa keyu di inkera kumok oleng. Nore ina naa faida, naitasieku si iropiyiani tenaa keropiyiani igira ashum kuna tokiting piimir, arashu ninye ore kuna batai, naa idim toinye ateyiang'a, nenyai nai tenkang ino, arashu iyieng' paimir, nore nena ropiyiani nekidim ataret iyie oltung'ani, neeku ore kuna batai naa entoki sidai nai teniyata oltung'ani oleng, amu ekidim ataret tonkoitoii pookin naa naba enaa naatae.

Kaitiship nanu enkiremore oleng' naa ore enaa enadolta tene nee enkiremore etaasaki amu kadolta spinach naatunoki tene woji naa ore kuna spinach naa iindim ninye oltung'ani atuuno niny ninosie ade ake entoki naba naa eninosie oltung'ani tekang' ino tenaa ake orgali, entoki ake yie naba naa eniyeu naa orekuna puka nai teniindim sii teni tenebulu, indim sii aawa sokoni, nilo amir nintayu iropiani kumok sidan naa ore nena ropiani naa iindim aitaasa entoki naba naa eniyeu. Tanaa iyeu nintoki aponaa olchamba lino arashu tanaa iyeu nintoki aiteru enkae kiremore ng'ejuk nee kiindim nai nena ropiani aataret. Neeku ore ena siai eunore oo mpuka naa esiai sidai oleng'.